Macungwa makwa rĩrĩa ndarĩkia kũmagetha kuma mũgũnda-inĩ wakwa njĩra ĩrĩa hũthagĩra gũkinyia matunda makwa mwena wa Tanzania nĩ kũgerera ngari ici cia turera. Turera nĩ cio cinguagĩra matunda makwa igathiĩ ĩkĩranĩtie mĩhaka cikanginyĩria Tanzania, kũrĩa thiaga ngendia kũrĩa mwena wa Dar es Salaam tondũ machungwa nĩ mendetwo mũno, tondũ kũrĩa mwena wa Tanzania nĩ kũrĩ ũrugarĩ mũno na machungwa nĩ kũndũ kĩmwe gĩa kĩrĩa kĩhoreragia mwĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩrĩ igũrũ wa riũa. Kwoguo ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa hũthagĩra gũkinyia machungwa makwa mwena wa Tanzania ngona ũboco wamwa wa o mũthenya.

Mbũndi ĩno ya Lake Victoria South Water nĩheanaga mawĩra ma gũtheria iria tondũ iria rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩkĩgũmĩrwo nĩ gũkũrĩra mahuti kũu thĩinĩ magakorwo makĩrigĩrĩria thamaki icio na njĩra njega magacũnngĩrĩria gĩkuo gĩa thamaki ici, kwoguo kumana na mawĩra marĩa mbondi ĩno ĩheanaga nĩ ũtheria wa iria rĩu rĩa Lake Victoria na magakorwo makĩheana wĩra wa gũtheria gũgatuĩka atĩ iriainĩ rĩu gũtirĩ na gĩko o gĩothe whether nĩ maratathi ma naironi kana nĩ ma plastic kana gĩko kĩa mũthemba o wothe, gĩgatuĩka gĩa kweherio magacoka nĩo maheanaga wĩra wa kũnyitithanĩria andũ maĩ kuma iriainĩ rĩa Victoria kumakinyĩria mũciĩ yao makaheana mawĩra ma arangĩri arĩa marĩrangagĩra iria rĩrĩ nĩcio rĩrigatuĩke rĩa gũitĩrwo maĩ ma gĩko na rĩgatuĩka rĩa kũmenyerwo na njĩra nene mũno.